Kũharĩrĩria gĩtanda gĩaku rũcinĩ nĩ ũndũ wa bata nĩ ũndũ nĩ gũtũmaga nyũmba yonekane ĩtheru na ĩna mũbango. Na hĩndĩ ĩrĩa ũracoka gũkoma hwainĩ ĩgakorwo ũhũthũ, kũingĩra ũrĩrĩ-inĩ ũgakoma ũtekũgiyo nĩ mĩrĩngĩti ĩrĩa ĩbangĩtwo wega kana ona macuka ma ũrĩrĩ marĩa mabangĩtwo na njĩra njega. Na ningĩ nĩ kũgĩragĩrĩria gĩko tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũrara ũrĩrĩ na ũkona gĩtanda kana macuka ma ũrĩrĩ kana mena gĩko ũtuĩke wa kũruta na kũmahũra na gũgatũma mũthenya waku wanjĩrĩrie wega nĩ ũndũ nĩ ũrutĩte wĩra waku wa rũcinĩ na ũgatuĩka mũndũ wĩyendete tondũ mũndũ wĩyendete nĩ ekaga maũndũ marĩa makenagia ngoro yake, na gũthondeka ũrĩrĩ nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩyenda.

Ngucanio kaingĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ kaingĩ ciendaga kũingĩrĩria thĩinĩ aciari makĩria mũno maitũ tondũ nĩwe ũigwĩka mũno kũrĩ arĩa tũciaranĩirwo nao, ningĩ kũmataara na kũmera ũrĩa mahĩtia mao marĩa mĩkĩte na kũmera na njĩra ya ũhũthũ hatarĩ kũmakũma kana kuona kora mamena na gũtuĩka wa kũmahe kĩhonia kĩa thĩina ũrĩa mangĩkorwo namo kana kĩhonia kĩa ngucanio ĩrĩa ĩho na nĩngĩ ĩbataraga mũno kũingĩrĩria thĩini ũhoro wa ngai tondũ hĩndĩ ĩrĩa watarĩria kũringana na kĩrĩkanĩro nĩmathikagĩrĩria na makaigua na magatuĩka andũ akũigwithania kweheria ngucanio ciothe cingĩkorwo mũciĩ-inĩ.

Ingĩtuĩka wa kũgarũra ũndũ ũmwe harĩ bamĩrĩ, ũrĩa ciaranagĩria, na ũndũ ũcio-rĩ, ũngĩtuĩka ũhoro wa kwendana na gũthikanĩrĩria kaingĩ, tondũ mũno nĩ ũokoraga andũ matirathikanagĩrĩria tondũ angĩ nĩmonaga nĩo moĩ makĩria makona nginya nĩo akũrũ mũno kũrĩ bamĩrĩ kogwo nĩmabatiĩ gũthikĩrĩrio na rĩngĩ ũndũ ũrĩa marauga wĩna mahĩtia kana nĩ ũhoro wa kwĩyenda koguo ingĩgarũrĩra ũhoro wa kwaga kwĩyenda na ũhoro wa gũthikanagĩrĩria kaingĩ tondũ ona arĩa a nini nĩmakoragwo na ũgĩ, na kwendana makĩria nĩ getha matuĩke akuonaga arĩa angĩ ta marĩ abata na kũmaiigaga mbere he mabataro mao na kũmateithagia hĩndĩ ĩrĩa marabatara kaũndũ ga gũteithio nĩgetha matuĩke agũkinya ikinya rĩu rĩngĩ na kaingĩ mũno ũndũ-inĩ wa maũndũ ta gũcaria mawĩra, kũmateithagia makĩambia biacara ciao, rĩrĩa mena thĩna ta mũndũ arwarĩte makamũteithagĩrĩria mũno makĩria tondũ kaingĩ nĩũkoraga ũndũ ũyũ nĩ bamĩrĩ ĩngĩtuĩka agũgũteithia.